Yuu kosipitali. olemitei mama kanyone nikogeree mama tos mitei komyeee lakwet Eng Maet ako here taktari kotko Mii komyeee karatik

Yu komi lakwet ne kikochin kerchek, asikekochin kerchek si kotoret bortab lakwet ko kimit matkonyor mianwek alaktugul. Ngomanyor lakwet kerchechu komuch koek weak borta, maakim bortanyin atya komuch kotuya kelyek komakikochi kerchechuto, bo kamanut en lakwet akon tun koet ko kararan manyalilitu borta mising, kiimitu lakwet ako lakwet tugul ko suppose konyor simakusumbuan borwekwak.

Yu ko komasta nekitumjin takatakaek kakorobon neo ak korobon neo kot ko la takatakaek oleketam ketumjin takatakaek ak ko kakonyi bek kotakolelen kolatuguk miten lakwet neurereni en Yu akonamee bek Che chafu bek Chuton chafu konamee bik mondo akomiten korik, miten ketik mache kebaln keringet nebendi uchafu asikotaret bik .

Yu komiten chito nekama simet mite kadid nekanamekeut ap katam ko simet kaname keut ap tai kadit ni komitei mipit nepo Kenya mitei mnekakinuch nepo siet mitei kainet nepo emet ap Kenya nguno kogerei kiy nemi kadit akoserei kopa simet sikoyokto kopa ole kakimachei keip

Yoimache ichop ngwot pendo ,ipele sopuriet, inde mwaita, inde chumbi, inde nyanyek akikany nyanyek koruryo, kokakoruryo nyanyek iwirchi kitungu mekany koruryo kitungu mising akiwirchi pendo ko kukaiwirchi pendo ikany korur kapisa akikany kotuiyo ak nyanyek, akikas ngokachom chumbik yolekit kakorur kole iur isuruku animeten eng mat kidogo akitonchi Dania kokaitonji Dania ikany ko rur kidogo Dania mesutu kounoto yeityo kaisutu isuruku ipchechi chitugul

Matundyandani ko kararan, ame chitugul. Matundyandani ko toretoi koun moe ako toreti moet matukumanda. ko Makibute ni tokong'arng'ar. Kibute ne kakukuny atinyotilji lakok, ko toreti akot lakok che mengechen ko toreti koun moet akokany moet matokomang'da, akuae borta kotililit.

Yu kiporu lakokcheyoei tiemutik ap kilass sisit ak kilasit taman ak oeng kiporu kele kainet nepo lakwet , number chepo lakwet, sikulit nepo ak number chepo sikulit. kepa kora kilasit nepo taman ak oeng kiporu kainet nepo lakwet, number chepo lakwet, sukulit nepo, ak number chepo sukulit ap lakwet koporu kole lakwet nekopo kouni sikwoen kilasit ake ko nguno chebo kilasit nebo kilas sisit kopendi kilasit nepo sokol kochepo kilasit nebo taman ak oeng koyoptokei kopendi kilasit ake nemi barak

Ni ko machungwat ne karur ipkoip supchot, bokisit nekakitiltil nemitei konyik, ole kakipankanda ak ole kikachopto eng bokisit nito. Kakipankan kinde muut, kinde angwan, kinde muut ak kinde aeng ako para bokisit nito kindo chechang.

Chapatiinii ko kakichopee nyanyeek AK.maiik AK Dania ikare akigorogam tugul Eng maaa akichop koek around ko.kakor iwekchi

Yaimache igonor dania ichu ituti iname tigityot inendet ituti inamen tigityot inendet ituti inamen tikityot komakoichil sake chik akiun komie akikany kosaiyo kobirto bek AK kokakobirto bek ,kokakobirto bek inyoi itembtoi kikabutanan ko kikabut ak kotembto bek si ninemuu kokararan kotembto kou nekabunu imbar

Yoon kowechito benki, yoon imoche ibechob benking'ung sikonoren chepkondok iwendi ibeikoite kartasishekuk, yekokechob kartasishechoton kekonin kelenchin chil eng' siok kelenchin chil kokaitar ichile, ichilen silk tukul ak itounen nebo taai akityo inyoiketyi nebo katam, ngomoyen eut anan ko soet akee iketyini kora siochotok sikiro kelee kanamak komnye ak kesiru kaineng'ung en yoon ak kekonin kilak kitu kartasishe chotok kokabechob.

Tukuchu kechobee karait nebo karnet ngechobee karait nebo karnet ii wirchi ak ii kurakur ak indee chumbik ko kainde chumbik ii sutuu kokakorurio komie .

Yuu komiten bik chetonondos sii komii bik chetomgondos mii kit nekakisir kot barak yon chepkondok chekitoretoshen miten mawuiyat miten moshinishek chekiboishen kechile sikochokigee ngalek chekemoche ako sikechobe kiito ko sikototet bik chechangi cheloen ak chenekiten mui kotok chito tukun kila kitu chekokimoche en yoton nii akoyok kobwa yutok.

Mii chito nechike Mashinit ne miten yutok, ko sikonai chito olekichildo komiten nambarishek chemiten ngwony yon ko inichil koborun en barak yon kole Ono oleitokiniigee koo chichi komiten komosto nebo ole kitil karit age nebo chebo korik. Korik chutok ko yon ketik katit niton bo KRA kibwone ana ikere Ile bik atak chekikopana ko bik atak chetomo ako iboru kole bik chetyan chekikotech korik ko bik atak chetomo.

Yu ko miten tarikit, miten, tanil nebo sukuliyt nebo class sisit primary, kainetab lakwet, kainetab sukul, nambat nebo lakwet ak chito ne kiasainoni karatasit noto, kebo sukulit nebo taman ak oeng komi kainet ne kisere kainutikab lakwet, ole kiuu eng tyemutik chebo lakwet ak chito ne kisainoni ak kiunee results chebo lakwet, mite badgit nebo sirikali neu nebo um sukul yu kiboru um kisainon ako sukul ne kikiae examin chuto ko ano.

Nii ko chito nengololi nengololjin bik ko ngongololjin bik ko yebe it bik sikokas kit nemwoe akomiten kit nekengololen miten kit nekokinde yon kole Mii serutik chekokinde ako Kam iih ngalek chuton kingololi kengololi akobo somanet, somanet kotoreti loko koisto iih lakwandii tii koik bik cheyechen akosoe bik akotoreti lokok konai tukun chechangi akinai komoswek chechang che ingele kipendii kependii olekokiyokto komwoe kit kowakiloshan bik kele ko bik atak chekokakiyok kii ak ityo kepir picha kiyokto ko ngunon kepire picha chito nengolole sai

Yu komite biik aeng'u. Chito nemite masta nep katam koporchin chito nemite keutap tai kole kyoitoi ano kiyoe kouni ak kouni ako nkiker boishoni kopo lewenishet, ine ko neo nepo lewenishet nekere kele ne ak ne chekisubi eng yuto.

Ingete iiun soburyet inde mwaita, inde chumbik iton kitunguik ak iton nyanyat ak igany koruryo nyanyek kochungutyo nyanyek, yegochungutyo nyanyek ii iun tuguchuton iie ak iwirchi maah ye kaiwirchi maah igurogur ii konam mwaita chumbik ak igas kot kochomu mwaita chumbik ak irongyi beek ak igany koruryo dakigoisiek ngele dakigoisiek timtem yon kole ak igurogurii mat konam ngwony, ye kagoruryo iwe chito yon ak igany koruryo kidogo ngele karibu dakigosiek muut inemu segondiesiek muut inemu.

Ng'oto kaloo chitob duket, iwee nguni, kokaikonykony, itebe ilechi ialdae ata chumbik. Komwaun kolechin siling tamwanwogik sisit. Ikoitoiy. Ngot tee kaa um chepkondok che ketinye ka siling bogol, eng' siling bogolianda notok kiwegun tiptem, chenchi chekangetune chumbik

Ngiwe Office inyoruu chito nemiten taban ngele kogibongoni lainda inyoruu, iteben ilenji tos kimoche nee ak nee kolechin kimoche kibandet ,ak igoitee kibandet kesir numbaisiek chebo kibandet en yoon kotebenin kolenchin unee mugareng nguung kotaitouu ilechi eeh kototouu, kotigitouu keny kounoton kelenchin luban chepkondok cheuchu, chepkondok nilipan ilubonii kenyit agenge akgoi tun kenyit nerubee ilubaan unee chepkondok chegocham itoche kot komayachen kosawa kelenjinin ilubonii chepkondok cheten chu agoi kenyii non.

Ni ko chebololet ne kabit tindo logoekchi ko logoekchi koto kongarngar ikere ak kotomo kokony tokokarkar ye ikere amu takongarngar ak ikere nini ni serut no takonome chebololani kotakongarngar akot te ngetie ak ibile ibichob kotomo kokony.

Yuu, ko mbar. Chito ne kibai ng'okaik. Yuu ko miteii kipsoonik barak. Ing'uny komitei subenwek. Mitei um ole lakchin mayaik, mitei ole kindoi amitwogik, akokikinde waiyat, Akikinde kibatishiek barak. Kerat, magoi konam koristo, anan akonyoru koristo ne mie. Akoek healthy borwek kwook.

Eik aeng', mogombet nekibate mbaret, kambet ne kipire, ketik, ak imbaret ole tee nekebuti, ak chokit nekakinde katit, ak nyororet, agoo mbaret, ago kaitit, um koi oo mbaret nekibati

Mi ngororek ii, mitei ketik mitei teta mi suswek ako mitei kechirek mitei chekele kwesta che kirkishek chebo ngororek.

Yairibe plengwek ii iteje kot konyo barak konyo barak ma kwo barak missing mi kwen nemomi barak missing ne ityin ak ipchi amitwogik kobwa go koyoo keyotu iyotu ak irip mat korichi seset. Seset kora kotoreti kora korib in kurget ii ko tugun neu plengwek kotebe barak, Ko ngiyotu iyotu ak irip eng sang kityo mat ingany kwo mahali kamosto age tugul.

Yu komagat itinye computait ii neipoisien ak iebiit tuguk chegimwoe en yuun kot kometinye komputait ak yoche iebiit kot kometinye kompyutait, ko kompyutait kotoreti kyororuu kiit ichiil akinyee sinai, ak komiten um miten inee kegoktenen wainik ii sigopoiss ak stimeet koboisyee kariik chuton kepoisyien en yuton.

Yu kinetisie, mi chetebngunytos ii komi ne tononi, mitei blackboard nekeboisie ne leel nemitei tai yun ii, ako mitei kiy ne kakikwenye eng yu si ko kweny eng yun sikotok koker chitugul, koebeit chitugul ii, mitei computait ne keboisie eng yu, mi chito nekero ngyu koboisie computainotok ii ko kascrolen ine kokere nito, ako barak yo ko kakisir kainet ak kele karibuni kiy netesetai eng yuto kobo mwalimoinik ii.....

Nyoluu ko tuyoo serikalit ak kokwet amuu yee kakobwa tianyik ab tumin kobwa nyuko ngemak ngem ak ko nyeree tukuuk che kiame eng imbar ko ngobwa serikalit ko tinyei kelchin biik ab kokwet amuu nyukomutii tianyik chotok kosobcho ko bitnyo amitwokik ak ko mabwa serikalit kebaree tianyik bik ab kokwet ak konyeet serikalit kolaumen biik ab kokwet kolee kilian mokurech ak kikekur ko mabwa ngono kotindoi kelchin serikalit amu kakur biik ab kokwet konyoloso komut tianyik chotok kotestai biik ak sobet kou Kila

Yu, kukaikwanykwany kou nito kotaiwechwech ipkorur olatukul, yekakorur, ipolchi sanishek akiker ko nkipiite in ipolu kimyet nepo let, an eh kimyet nepo let ko kakorur nepo kapkelien amu kaipolu netai nekit iit mwisho in ipolu, ko nkipiite nepo mwisho ko kakorur.

Chu ko kechirek cheomisie ame ame moinget ole ame ichek ko kikiker komie ako kakotar koame eng yotok komite bek ii mitei wayat ne mitei taban yo ak kikikeraker komie. Mitei korik kokakotar koamisie yu komitei kot ne mitei taban yoo kokakotar koamisie ipkomungee yotok.

Ni ko mbaret ne kisute ngesuut mbaret kebaisheen kercheek ii kesutee chekiyame mbaret ii ako tangus mbaret ko kibaat ii agebol ko ngekol kol pandeek ii kobitee haraka, ago maetyiin tumdaa amuun kikakisuut ko ngesut ii ko nune suswaat lakini ako tangusiit mbaret, ko nge semberi koegu haraka ingesemberi .

Ni ko mbaret nekikelumta ketik ko kikelumta ketik komitei kele mwisho nepo mbaret, mpaka nepo mbaret nekikinde olekatonone chito kotokosapos kepoishe sikenget korik akekol mauek tapan tapan kole komokoiteketwa akinde ketit ap sitimet sikopit lopkeiyet en yuto po mbaret

Yuu, komitei ketit ne kakigol eng' chepkawet. Mitei ketit ne kakigol, komitei tugun che kakinde che lelachen, asikobit koakwait ole mitei ketitok

Nii koboo kot neboo amitwokik che nyolilel ak ko kii taban taban ko kii ingonyut inekei lakini kii kee simenden ak kendee matubaruk taban taban ak ko beek ko kii kende paibinik nee mitei kongiik ko sikoisaitoo beek ak ko konyetekei nyee kitaunei ak ko keeit mwisho nebo koitok neikii kiteganda ko makoi koba beek ama tumnda kei beek amu chafu makonyoliso biik kole koibu beek kikoik roisi ak ko toreti biik

Bandechu ko chobo arawek somok, kikebut keny mitei choge bandechu bandek ya kakoyam kokochingei nafas ya imoche ibony kikoyomnyo komie akot ndebute ndebonyi nguno ko rahisi ibongoshei haraka chutok ii kosir chatakotalbisek bandek.

Yu kokikiputen pandek kakogut pek ipkochanga koyoche kepet pirechit nepune pek .mitei mukombet akomitei kichiket nekakipete pirechit mi ketik Ako mi pandek chetom keput tikomi akomioret nemitei yoto nekepune